Anyalo puonjo ng'ato kaka onego tim tijni kaluwore ni onego bed ni obedo gi kar pii maber kendo bedo gi dag pii kaachiel kod gik mar kano pii mondo pii obede kubni kata e daram.

Ma en puodho maduong' kendo osatong' yiende, yiro bende ero osechako wuok. En kuma igoye makaa

Ma en kitungu saumu kaachiel kod tangawizi ahero tangawizi nimar omiyo ka ahonda omaki to inyalo lose maber mondo okonyi e yor ahonda.

Ma en puodho kendo aneno ka igoyo ne nyanya yath mondo mi kudni kik keth nyanya mosechako wuok kaachiel kod mayaa piny

Gini kaneno to gima nie pacha en ni kaka ng'ato dwaro mondo oor omenda ne jal moro. account namba gi phone namba odwani kaka mondo oorne otim oro pesa

Ma en jago matimo ohala kendo koro oseyudo jalno madwa nyiewo diel kendo koro odwaro ni mondo ousne mondo jalni omiye pesa

Gik moko oselokore e yor kinde ka omenda luorore e aluorawa kendo yorno ma omenda luorore go e aluorawa miyo gik moko dongo kendo bedo e yo mowinjore

Ma en maua kendo iole ne pi mondo odag maber kendo mondo odong' maber, aere nikech oketo aluora bedo maler kendo omiyo dala kata aluora bedo mondisore.

Gima timore kae en ni jatelo lero ne oganda kaka kenya osebedo kendo yor mar kenya osechope. Olero ne oganda mondo ong'e kuma kenya osechope.

Tijni itimo aluorawa eyo maka mae en tich maber kendo en mar pith okelo ohala ealworawa kendo omiyo ibedo jalno man kod jamni mang'eny ka ipidho jambini e yo mowinjore makare.

Ma endi en e yoo maber mar lando ohala kendo en yoo ma itiyogo ka iyalo ka ilando ohala ni mari mondo ong'ere kuonde mang'eny.

Yorno ma inyalo chamo go chiemo ni en niya, kisalose maber ,iluoke maber to ikawo pala tiwalo go pote go tiketo tenge eka ichako chame ka kore ka oler.

Gino mabiro e pacha ka aneno gini en niya , diel nyalo bedo ni en weak kata otuo to koro wuon go winje ane kendo winjo yot mare kabe en kare adier.

Magi kodhi mapod tindotindo kendo eka korka iloso gi mondo oket gi e puodho achiel kachiel mondo ol ne gi pii eka giti e yorno mowinjore.

Kae nyaka ibed kod gige tich mowinjore owinjore eka mondo idhi nyime kod timo tijni ,mokuongo inyalo bedo kog reck iloso go aluorani mondo obed maler en ema okawo yugi kendo otero kuonde ma owinjore ka achiel kod kweru ma en jembe rapur makoro igolo go kodhi gi kuma gintie kae to iketo gi e puodho achiel kachiel.

Magi gin jotelo kendo ginie court, jotelo gi winjore e yorno mowinjore kaka ginyalo ng'ado wach e yorno ma gi winjore ,gin e court kendo giyalo ne mondo yor gi no obed achiel.

Mae en puodho kendo kipoyo ni nitiere kae to ok en e okang' maber kaluwore kod kaka aluora nitiere kod chieng nitiere koro kipoyo ni ok en eyono mowinjore

Mae en puodho kendo wuon puodho osekeyo bang' puro kendo koro odwaro golo gigo mosatong'o go mondo owuk e puodho mondo kendo oikre ne pur manyien

Mae en olemo ma oketo dhok bedo ma milimili kendo ka chunyi lewi ti nyalo tiyo kode mondo olos dhogi kati nyalo tiyo kode e ruwo nyuka mondo oket chiemo bedo gi dhadhu kendo oket chiemo obed ma milimili

Tijni itimo e aluorawa kaluwore kaka tielo mokuongo oselos puodho ma puodho obedo maler eka osekawo rapur moyaw go yo ma lo obedo maler eka kor ka ikawo kodhi kendo iketo achile kachiel mondo eka irit nyaka chieng' no magi bowuok

Ber mane ma iyudo kuom tijni en ni kaka oseluok jamni kendo omiyo jamni bedo gi kido maber kendo bedo ka ler mondo mi tuoche matindotindo kata tuoche moko moramora kik mak jamni. Kaluwore kod tuoche ng'eny ekndo okuodo be nyalo mako dhiang' kendo koro ogeng'o yorno mo mondo mi dhiang' odong e yoo maber.

E tijni nikod nengo e aluora nikech ok jii te matime. Kendo jii mopogore opogore kendo matin moloyo e aluora ema time. Koro tije ni malo kendo nengo ne ni malo . En okelo omenda mang'eny bende moloyo e aluora.

Tijni ber mokalo kendo ahere omiyo jamni bedo gi kido maber kaachiel kod ngima maber kendo bende omiyo jamni nengo jamni bedo malo

Kaka anyalo loso chiemo ni ni en ilose kaluwore kod gigo ma igolo kuom jamni. Ojuri kaachiel kod nyanya, pilipili be nyaka bedie. Iluonge ni mtura.

Mae en juice. Ahero kido marakwar. Kaluwore kod rakwar en gima ng'eny ji ohero ahinya. Kendo rakwar en gino ma neno maber, koro nengo ne bende medore ka kod en malo.

Ma en jamna, njamna ni kichame to kisaluoke maler to koro ikawo achiel kachiel kikete dhogi to inyodhe nyaka kothe no dong' e dhogi. Kodhi no ok onego bed ni ichamo.

Ka mesa kendo oting'o chiemo mopogore opogore. Oting'o pilau ,oting'o salad ,oting'o gweno kaachiel kod sambusa . En kit chiemo duto maber kendo ichamo mana gima owinjore icham

Ka en puodho kod tinga tinga bende nitiere kae. Odiechienga mokwongo mane atimo tijni, ne odong' mana matin to alwar e puodho. Kaluwore kod speed, speedy mang'eny mane aketo. Ne obara ndasi.

Yorno manyalo loso kod chiemo ni maber en ni en oting'o kuon, kuon inyalo loso maber ikawo pii ikete kendo then pii kosawalo titedo kuon no maber . Machielo ma en fulu, fulu iketo e karaya gi moo moko morno kosechiek maber then ikawo fulu tibole morno nyaka morno chiegi

Mae en matunda. Kendo ok onego bed ni matunda kethore. Yorno maber ma inyalo ritego mondo kik okethore, en ni ok onego bed ni ikete kuma liet. Matunda ohero kuma ng'ich maber. Mano ema nyalo mone kik okethore.

Kaendi oting'o chiemo mopogore opogore. Oting'o chai, oting'o njugu, oting'o mandas, oting'o juis, oting'o machunga. Chiemo gi duto tee kelo nengo ekit dhano kendo gimiyo dhano bedo mab gidel maber kendo bedo gi ngima maber ka gichamo chiemo gi samo winjore.

Kae en ot maduong' ma oting'o lee mang'eny ma welo biro to neno lee gi duto. Magi lee manitiere kata sama wawuoye ni kendo gin lee manitiere refugee biro ka mondo onen lee duto kae.

Ma en tich maber ahinya kendo en tich makelo chiemo mowuok e lowo kendo en tich makelo chiemo seche ma koth chue kendo en chiemo maber ahinya.

Mae en dhiang' kendo dhiang' onyuolo nyaroya. Wuon dhiang' ni ma chiegni nikech odwa chako yiedho koro nyaroya yuayo chak mondo chak obed machiegni

Gima timor kae en ni jalni osegolo oduma te e puodho kendo odwa chako kendo puro mar okang' mar ariyo. osegolo oduma mane okayo mokuongo kendo koro oridho oduma mondo koro oket kodhi obed maber ne okang' mar ariyo.

Ma en oduma kendo oduma ka isegole e puodho to koro ilose maber mondo mi iboke ,ikawo pi gi sufuria tiketo alafu tikawo oduma tinyumo e pigno tiketo e mach

Mae en lori ma osayaye puodho kendo oting'o osogro mosasusi gi oduma okelo osogro mondo oti tich moro machielo mondo okony oganda.

Gige tich ma idwaro mondo otimgo tijni en kaka pi, nyaka pi nyaka bedie mondo okony mi chiemoni odong mayom kendo makare. Yath onego bedie ma iruwogo pigno mondo okel yot ne mondo kudni kik make.

Mae en rabolo kendo rabolo koti e alwora tomiyo alwora bedo maber kendo okelo picha moro maber e alwora. Rabolo ti maber e alwora kendo omi alwora bedo maber kendo okelo picha moro mayom kendo maber e alwora.

Ma en chiro mar dhok kendo okel dhok mopogore opogore ka jonyieo sudo machiegni mondo one dhok maginyalo kawo kaachiel kod jouso be okelo dhogegi ne jonyieo mondo ong'i dhok maginyalo kawo.

mae en waru kendo waru ilose aluorawa kaluwore gi lo mantie aluorawa ber lo ema miye oti maber kendo pi ok odwar mang'eny ,odwaro kuma pi tine eka miye odongo maber

Dhiang' ni aneno ka koro ose thuwgi gi dhiang' moro kendo en machiegni ni mondo orakre gi dhiang' moro mose thuwgi go kendo oseikore aika mondo orad gi dhiang' moro mosaikore.

ma en oduma mane ogole puodho kasto otweye ewi tado kuma ochimore gi kendo mondo mi ka ji puro tielo mar ariyo to yude ka pod en kare kendo en kare ma ok okethore

Jago ni oseng'iewo oduma mar pith kendo odwa dhi pidho e puodho kaluwore gi kinde makoth chwe ni ,oduma ni iluongo ni hybrid ene ma en oduma maber gi puro.

Kae en oduma kendo oduma oseti kendo oseromo golo e puodho ka iture mondo odhi otede ,oduma ni ok onego bed ni ituro kowuok kuom puodho kapok oikore ,en iture mana kosaikore kowuok kuom puodho .

Ma en waru kendo waru ni osepoke mokete mosaluoke mosakete achiel kachiel e sufuria kendo koro oikore mar mondo mi koro okete e kendo mondo ochiegi

Ma en oduma kendo oduma osedhi kuom lo kendo koro idoye ,en idoye mana ka osewuok ei lo mondo mi kidoye to kik itong' oduma moro amora ,ma tiende ni onego bed ni ka idoyo to okonego bed ni itongo oduma moro amora e puodho.

ma tich ma onego bed ni itimo e puodho kuma ing'eyo ni kweru kata dhano ok nyal puro gi lwet gi, eka iluong'o tinga tinga to puro ni go then oketo lo e bedo moting'ore mondo mi ka dhano biro komo to yudo ka lo oting'ore maber

Mae en gamboot to gamboot ni itiyo kode eyore mang'eny ahinya inyalo tiyo kode epuodho kata ka iole ne alot pi e puodho mondo mi gimoro marach kik mak tiendi kata ka koth ochue inyalo ruake mondo mi chuotho kik mak tiendi.

Magi gin jotelo kendo jotelo gi lando gino ma odonjo manyien ne oganda mondo mi okony onganda moro amora mokong'eyo gimo sedonjo ni mondo gibed go e paro achiel kendo gitim kaka jotelo gi olando.

En kod nengo e aluora nikech jogo mang'eny ok ohere ahinya jogo matin ema pime kendo gi pime e okang mamalo kendo gi pime gi chuny gi te

Mae en ot maduong' moting'o kompiuta, kendo raweragi gisomo kompiuta mondo gimedrego kendo gisomo kompiuta mondo ging'e kaka piny mar Kenya ni ringo kaachiel kod pinje maoko chalo.

Magi gin polise ma Kenya kendo aneno ka obila madongodongo kaachiel mok dongo pangore achiel kachiel e nyasi. Gin gi nyasi moro maduong' miwuoro e gimomiyo koro gipangore kendo girito kwe makende.

Ka aneno jokanisa kaachiel kod jolendo. Jokanisa kaachiel kod padri koting'o picha Ong'ondo Were mane oseiki kuom jumbe mokalo.

Gino matimore kae en ni koth maduong' ochue kendo ma oumo gimoro amora kendo dhano koro temo mondo dang' gi hep pigno ka gi ng'ado go loka machielo

Anyuola, wede kod osiepo oyudo migao mar ywago jaeragi Charles Ong'ondo Were mane otho kuom jumbe mokalo.

Ma en puodho kendo puodhoni en puodho maduong' ahinya. Puodhoni oting'o alot kae ma iluongo ni bo kendo boni en alot maber ahinya e del kendo en alot mamedo remo.

Mae en puodho kendop en puodho maduong' miwuoro. Puodhoni ne opure gi oduma monyiew e duka, kendo odumani noti maber ahinya. Puodhoni en puodho manoolne nyaka manyiwa e gimomiyo oti maber kamae, tijni ne oti gi chuny achiel.

En kod nengo e alworawa nikech jomang'eny okopidhe kendo okopidhe e alworawa kata sani, en gino ma opidh kuonde mopogore opogore kendo opidhe e gwenge mopogore opogore, iluonge ni mira.

Ka oting'o jotelo madongodongo mag IEBC. Aneno Ezra Chiloba ka koro ka gidachako kwano gigo kaka jokenya osetimo kendo gidwachako kwano achiel kachiel kaluwore kod kaka jokenya osetimo.

ma en tich kendo en tich maber ahinya makelo chiemo maber ahinya, rawera ni oseloso puothe maber ma opidho cham kendo opidho kal e laini mowinjore kendo koro orito mana ni mondo chambe no obede yo maber

ka otingo jotelo mopogore opogore kendo gin jotelo ng'eny gi gin jotelo mag kenya kwanza ka achiel kod jotelo mopogore opogore, jotelo gi sani koro gimiyo wang' gi kendo gilamo kapok gichako timo gino ma gidwa chako.

Rawerani osetong'o yien kata iluongoni pegs, koro opaye achiel kachiel mondo otii kode e yore, e yore mar gure piny, mondo kata onyalo tiyo kode kata ka ogure piny to otweyo jamni, mondo jamni kik kal kendo kik pudhi ka dhii kwonde ma okowinjore.

Me en ot, kendo en ot ma lee ma opogore opogore ninde, aneno ka lee moko oseng'ielo orengo, kendo gin lee ma opogoro opogore osethoo, kendo jalno to ochung' gi chien ka owuoro awuora ni ang'o ma otimoreni.